Oleboishaitoi mpesa en simoit ko inome simoit ng'ung' akochil yoton oleboru mpesa menu yekarichil mpesa menu eng' simoit iwe akichil ngotimoche iyokte ropinik anan imoche ikere ropinik chetindoi ana imoche ikere isom rapinik ko yon imoche iyokte ichile ole kakisir kole kiyokto rapinik kechil yoton kokonin nambait nemoche iyokchi ropinik yekeinde nambait noton ichile ile siling ata rapinik chemoche iyokchi akityo inde nambait noton nebo siri.

Akenge eng tukuk cheamuoni oliet ap tukuk ap mbar eng gaa kone tai ko kesishet kitianit keswek chekikakikes kingeminso engkasarta nekokobata ako kora ko kikere kora kele une tukuk anan une olekorurto tukuk ap mbar chwkokakimin en olikonye ngotkokarurio komie keketchin keole tukuk choton kotkokomarurio komie komakikerchi keale tukuchoton tukuk chongololen kotuku cheu keswek ap bandek ak tukuk cheu mbolea ak choton ko choto cheamuani aliet ap tukuk ap imbar.

Kandoindet ko ipchin anan imutchin biik che chang ng'alek amun inendet ko chito nekileweni biik ap boror kokimongu kole karon kotoretech yon kakilewen kandoindet koyoche kokas kandoindet ng'alek chekiipchin akicheny ele tortoy ng'alek chuton akocheny oletoretitoy anan ole toretitoy bichoton chekaibote ng'alek, ng'alek choton komuch ko komokchingei toretet anan ko machei ketoret chi age eng kokwonotok.

Netai angete akacheng ana abirchi chi ne tot kotoreton kotar kewelutonoik chuton chu miten soet amun yenyo anyokoswa kotar akotar kewelutonaik chuton ko woloksei akowek alishet ap soet akon walunet kora amuche acheng oret age neamuche anan nekimuche kialiashe soet anan oret ap olishet kobun soet.

onyinyigitu ngaleek en kasarta nemiten igorto negiboiboenchon emuun betut ni ko betut negibwote anan betut negiboiboenchon anendet, ago ko yaan kabwa biik chechang ak kongalal ko terchindoos elengololdoo biik, miten chito nengolole bagomiil biik ak komiten age nengolole kororitos buch biik, ko niton amunee si kwonyinyegitu ngaleek en kasarta nemiten igorta negiboiboenchon.

Kurenik koboiboechin kokotiet anan tochei kokotiet kobuntipik en oret neter amun chomei kokotiet amun kokotiet nebuni tipik komakerkei ak kakatiet nebunu murenik ako kora komi tekisto ne kitekisi murenik akomi tekisto nekitekisi tipik ko tekisto ni ko kiit neyoe kurenoik koboiboenchi anan koterchin baibaet nebo kokotioshek chebunu biik che ter ter.

Boiboi biik yo noitos Yan kakobata ikorwek amun netai ko yoe niton konaigei biik yopu komoswek che ter ter ako kora ko ikochin biik kongalal akonaigei konoiyo akonai ortinwek kwai akonai kiit neu oiliyopu biik che ter ter ako kokuyo kora ole kiteptoi en korik ap biik che ter ter kobun kokotioshek chuto.

Sait age komamuche kotergee chito eng roriot yon ngolole ak chorondok amun netai ko mi barak boiboiyet sait nono yo mi barak boiboiyet ako ongololdosi ak biik chengen anan biik chokuitosike ko mii barak kou oleitertoi roriet ako kora ko kironoiye ak bichoton ko yon kaonoiye ak biik koui ele tertoi roret anan eletertoi roriot yon ongolole ak biik chekironoiye keny.

Netai eng kamanutik ap kengalal ak biik ap kokwet ko inoe tukuk che tesetai eng kokwet ako istokei siriret yon ongololi ak biik ap kokwet ako kora ko istoi inoe kiit netesetai eng kokwet inoe kiit netesetai ako masirin ng'alek che chang kora ko konu chomiet ak koyonchinet eng kokwet yon miten ngalalet anan yon ong'ololchinige ak biik ap kokwet.

Bik en tuyoshek koyumigei ak bik chetutenchoton chekashindos anan choton chekikonaya anan choton chekase mi ki NE takingalalen ako kabwatutiet noton kokamiten en bichuton tuten koyache Koba taban asikongalalenbngalek chuton age koraa ko iyumi gei bik tuten akoba kongalal en taban Yan miten kit ne yache korgemwa komuche Koba taban bik chetuten akongalalen ngaliot noton sikor komwachi bik alak

Kejinoik chebo kursoni en melishek chebo kesikab inchirenik ko sikomuch kokur kioni bik en Keny kole ngekuren kurenoik ab kwonyik melishek choton chebo kekesen anan chebo kenomen inchirenik kii ko yoe niton kenam inchirenik chechang amun kwonyik sanasana kopendii abakorome beek chekiboishen ko ngoba abakoram beek konoitos ak inchirenik ko kiyoni bikab Keny kou mondo asikai kekuren kainaikab kwonyik melit chebo kesikab Inchirenik.

Ndonyo nebo masaek koreu kiprutoinik kobwa konyokoger indonyo noton amun iih tobu anan toboku bik tukuk chemi ndonyo chebo masaek kou chobetab sonoek chotok che kiboisien rangik che terter ko niton iih kotobogu bik olechobto masaek choton aah sonoek choton ak korak ko tukuk che oldo masaek chotok ko kororon ago ireu kiprutoinik konyokoger tuguchoton.

Anee ko kwaal television en tuket anan choket nemii soet ngandan nii kokopata wikishek oengu komonyoru television tos mii koimutyet oinon anan nee kit nekoyai motkeibwon television ako koraa ko ndomukokse kotko kokouit anan ingot ko komobek televisionishek omuche owekwon rabinik kyuk o ororwon kityoki oleyoche achil anan nee kit neyoche ayai siowekwon rabishek kyuk.

netai en ngotutik chengebuut kogonu kergonget nebo National Transport and Safety Authority ko nilabat isiir kiwango negakigoon anan kiwango negakisiir kele moyoche kesiir ako karilabaat anan karilabaten kariit kot kosiir kiwango inoton iih ko imuche koib kergonget nebo National Transport and Safety Authority, ago koraa ngot ko motinye karinguung insurance ko ibuu kergongeet nebo National Transport and Safety Authority, ago ngot kometinye leshenit koibu kergonget nebo National Transport and Safety Authority.

Oleayildoi anan oleangemdoi aliet nemiten ngweny konetai angete akanam

Eeh omuche okon korotik chekiteren anan tos omuche okon korokutik chekiteren COVID-19 netai ko yoche kilach maskishek atgai tukul yekelach maskit ko niton kotere COVID-19 koraa yoche kiunee neut Kila ak Kila anan ko kakopata saishek tuten asikopit keter miondap COVID-19. Koraa ko motorikigee ak bik chechang asiiter COVID-19.

Rabishek chekiliponi sikeru hotelitab villarosa kempisku ko elibu tano langatut agenge asikisyo ngalekab omitwokik ak ngalekab eeh tukuk anan bois eh olerue kitandet neboishen ak ingoroik cheloche ko miten tukul rabishek choton elibu mut Kila langat, so langatut agenge ko elibushek mut tiyengee ak chito kotokokikoin ko elibushek sisit.

eeh nyumnyum olishet nebo soet kosiir olishet kimni, netai ko ribe saisiek amun malasima iwe baimiin lainit asigobiit iolishe, ago koraa koribe rabishek guuk amuun rabishek chegatebune bagoi tugeet asolishe kimni ko kaagisto ago koraa biik anan ribe eeh chameet ab gee nebo rabishek guuk, amuun imuche iger tuguuk chemoche ak bei nywaan en yotoon koraa.